Rĩera rĩa kũrĩa njikaraga, nĩ rĩega, na nĩ rĩagĩrĩire ũrĩmi wa mboga. Tondũ ti kũhiũ mũno, gũtirĩ ũrugarĩ mũingĩ. Ona ningĩ nĩ kũrĩ maaĩ, ona rĩrĩa mbura yaaga kura kaingĩ kaingĩ, nĩ nguhĩrĩirie rũũĩ na koguo nĩ hotaga gũcirĩma na maaĩ. Ũrĩmi wa thũkũma naguo, wendaga mũgũnda mũnoru. Mũgũnda mũhũnie thumu o ũũ wega, ona ningĩ mũgũnda ũtaromĩrwo nĩ nĩ waagi wa maaĩ. Kũndũ kwĩna maaĩ ma kũigana, ona kũngĩkorwo nĩ mbura ĩtaroira, kũndũ kwĩna maaĩ, ma gũcitagĩrĩria kaingĩ kaingĩ. Koguo ũrĩmi wa thũkũma, wendaga mũgũnda mũhũnie thumu wega, na mũno mũno wa thumu wa mahiũ, na gũcoke gũtuĩke gũtiraga maaĩ. Hĩndĩ ĩyo thũkũma nĩ igũĩka wega biũ.

Njĩra ĩno ya ũrĩmi nĩ ĩhonokagia maaĩ na njĩra nene mũno. Kuona atĩ, maaĩ maya ma thamaki, maitĩrĩrio mĩmera, mũmera ũkũhũthĩra o maaĩ marĩa ũrabatara, marĩa maingĩha gũkĩra gĩthimi, magatherera macokete o haarĩ gathima-inĩ ga thamaki. Ũũ nĩ ngũrani na mĩrĩmĩre ĩrĩa ĩngĩ, kuona atĩ, korwo nĩ nja, na ti nyũmba-inĩ thĩiniĩ, maaĩ macio maingĩha, nĩ kũniario mangĩniario nĩ riũa, na matuĩke ma kũũra o ũguo. No rĩu ũrĩmi njĩra ĩno ya ũrĩmi, nĩ ĩhonokagia maaĩ kuona atĩ, matindaga magĩthiũrũrũka. Maitĩrĩrio mĩmera, mũmera ũkagucia maaĩ marĩa ũrabatara, marĩa maingĩha magatherera macokete harĩa he thamaki. Ningĩ magaitĩrĩrio mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ningĩ megũbatara gũitĩrĩrio, mũmera ũkahũthĩra maaĩ marĩa ũrabatara, marĩa maingĩha gũkĩra gĩthimi, ningĩ magacoka o harĩa he thamaki. Ũguo maaĩ makahonoka na njĩra nenemũno. Rĩu mũrĩmi no kuongerera arĩongagĩrĩra hanini, maaĩ marĩa ma thamaki, agĩcokagia marĩa matuĩka ma kũhũthĩrwo nĩ mĩmera, gũtarĩ na maaĩ maratuĩka ma kũũra.

Ũrĩmi wa mbũri nĩ ũcenjetie mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, kuona atĩ, ngũrani na matukũ macio ma hau kabere, rĩũ mbũri nĩciatigire gũtwarwo rũrũ, nĩ, nĩũndũ thikũ ici andũ matigaga mbũri nyingĩ, rũru icio nene cia mbũri nĩciathirire, rĩu andũ maigaga o namba nini ya mbũri. Hakĩrĩ ũguo rĩu nĩ kwohwo ciohagwo o handũ hakuhĩ na mũciĩ cirĩe nyeki ĩrĩa ĩrigicĩirie, kana wakorwo ti ũguo, mũrĩmi akaiga keheri gacigo ka mũgũnda wake harĩa hihi nĩ nyeki arekereirie harĩa ohaga mbũri ciake. Makĩrĩa mogwo kũngĩkorwo mbũri ciake ti nyingĩ, ona nĩ ihingagĩrwo gĩcegũ ciikarage kuo, mũrĩmi agacituĩra mahuti agĩcirehagĩra o harĩa irĩ. Ona ũhoro ũcio ningĩ ndĩrona hau mbica-inĩ wa gwĩkĩra mbũri arama nĩũthiĩte ũthirĩte kuona hĩndĩ ĩyo gatene ciekagĩrwo arama, nĩũndũ ciathiĩ rũru-inĩ nĩigũtukana na mbũri cia arĩmi aingĩ, na nĩgetha itikage gũtukana irige nĩ irĩkũ ciaũ, mbũri nĩciekagĩrwo arama. Rĩu tondũ maũndũ macio ma gũcitwara rũru nĩ mathiĩte manyihĩte, noguo ũhoro ũcio wa gũtinda mbũri igĩkĩrwo arama ũthiĩte ũthirĩte.

Ũndũ wa mbere ũrangenia ndarora mbica ĩno nĩ rangi wa ng'ombe ĩno, nĩ rangi wa mwanya na ndigwĩciria nĩndĩ ndacemania na ng'ombe ĩna rangi wa mũthemba ta ũyũ, ũndũ wa kerĩ ũrangenia nĩ guoya wa ng'ombe ĩno, nĩ guoya mũthaka ndaũrora haha ũthiũ-inĩ nĩ wĩkũnjakũnjĩte wega ta gacuĩrĩ gathondeke wega gakahakwo maguta gakanyoroka wega, na ũndũ ũcio onaguo ndiwonete handũ icaikuhĩ na ngona ũgĩkenia maitho makwa mũno, ũndũ ũngĩ nĩ kũona atĩ ng'ombe ĩno nĩ horeri ndirĩ na mbara ũkĩringithania na ũrĩa mwĩirĩtu ũcio amĩkuhĩrĩerie na akamĩnyita gĩbini gĩkĩ ĩkĩrĩtwo iniũrũ na nĩroneka ĩhoreire o wega.

Ici nĩ mbeca cia thirikari, ikombagĩrwo ahũri a biacara, arĩa mena biacara citarĩ nene, ngĩciria no ndirĩ nama, nĩ andũ arĩa mena biacara irĩa ina ũtonga ũnyihĩire mirioni ithano. Mbeca ici nĩ makombagĩrwo, nĩgetha hihi mũndũ anjie, kana okĩrie, kana araramie biacara yake ĩrĩa ĩna ũtongo ũcio ũnyihĩire mbeca icio ndagweta no nĩ ndoiga ndirĩ nama kana nĩ mirioni ithano. No onacio, mũndũ nĩ acokagia, na maciaro o manini, ategũtindĩkĩrĩrio mũno, na nĩgetha cigacoka ningĩ igathiũrũrũka kũrĩ ahũri a biacara angĩ, nĩgetha nao mokĩrie kana maramie biacara ciao.

Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ ũhonokagia mahinda na njĩra nene mũno. Mbeca ũngĩtwarĩire mũndũ o nginya harĩa arĩ, rĩu nĩ ũhuthagĩra ndagĩka nini mũno, o ũguo gũcituma na thimu. Ũndũ wa kerĩ, nĩ wareheire andũ thayu wa meciria, kuona atĩ mũndũ hau gatene gũkuua mbeca na mũhuko, nĩ wathiaga ũkihahukaga, ũkĩmakaga, ũkĩrigagwo rĩu hihi ũngcemania na ekinaĩ, nĩ megũgũtunya mbeca icio ciothe. No rĩu ci thimũ-inĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩciya, kuona atĩ ona angĩiya thimũ yaku, ndangĩhota gũkinyĩra mbeca ciaku nĩuũndũ wa namba ĩrĩa ya thiri ĩhũthĩkaga, nĩgetha mbeca icio ciothe cirutwo. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ yarehire ũhoro wa kũiga mandĩko, ma atĩ nĩ ma nĩwatũmire mbeca, kana nĩ watũmĩirwo mbeca. Kuona ona mũndũ angiuga ndwana mũrĩha, nĩ kũruta ũrutaga ndũmĩrĩriĩrĩa yũkaga thimũ-inĩ, mbeca ciathiĩ kũrĩ namba yaje. Koguo ũkirehe ũma, na ndeto cia maheni igĩtuĩka nĩ cia ninwo, nĩ njĩra ĩno ya gũtũma mbeca.

Ndĩrona tarĩ mũteti, kana mũndũ ũngĩ wa bata harĩ andũ aya, kuona nĩ ndĩrona ta mekũmũetereire na njĩra nene mũno. Ndona andĩki a mohoro, magĩgeria kũmũhũra mbica, ngona ona mũthuri ũyũ wĩ guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo, ahana nĩ kũmũrangĩra aramũrangĩra ndakae gũtindĩkĩrĩrio nĩ andũ. Ningĩ ndona ũrĩa hena ũingĩ wa andũ mamũrigicĩirie, ngona nĩ mũndũ hihi wa bata, na nĩ mũndũ ũgũetereirwo, na nĩ mũndũ hihi wĩna ndũmĩrĩri andũ aya othe marenda kũigua.

Ndĩrona rĩciria na ithugunda rĩarĩ rĩega mũno, nĩ arĩa marĩciririe na makĩrĩthugunda. Arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ Akenya othe, makabira mothe, marĩa maikaraga bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ mageria kũnyitithanio, nĩgetha maikare mendaine ta andũ a bũrũri ũmwe. Nĩ njĩra ya kũgeria kũhũrana na ũkabira, na ngũrani irĩa ciũkaga nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ andũ maimĩte itarũ ngũrani ngũrani thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ njĩra ya kũgeria kũiga thayũ, nĩ njĩra ya kũgeria kũiga ũrũmwe, na nĩ njĩra ya kũgeria kũiga bũrũri ũyũ ũnyitaine o ũrĩa kũngĩhotekeka.

Ũndũ ũrĩa ũgũka meciria-inĩ makwa, nĩ rwĩmbo rwanĩrĩirie na njĩra nene mũno. Handũ hothe hena mũndũ ta ũyũ, na macini ta icio enacio, nĩ handũ hatarĩ hakiru, nĩ handũ hatarĩ na ũhoreri. Nĩ handũ, hena rwĩmbo, hena andũ aingĩ, hena inegene rĩingĩ. Kana nĩ kanitha-inĩ, kana nĩ kĩrabu, kana nĩ handũ hena igongona rĩngĩ, ona kana nĩ rĩa gĩũteti, ndĩrona tu ndĩciragia andũ aingĩ, ngeciria inegene rĩingĩ, ngeciria rwĩmbo rwanĩrĩire na njĩra nene mũno.

Ndĩrona nĩ ũrĩmi wa mbarathi, ũrathiĩ na mbere mũgũnda-inĩ ũyũ. Ndona ngari ĩyo ĩrũgamĩte hau, ngacoka ngona mbarathi icio cierĩ ĩyo njerũ, na ĩyo njirũ, irũgamĩte ta ciĩna nganja itekũmenya ithiĩ mbere, kana icoke thutha. Ngeciria nĩ hĩndĩ ciarehwo, mũgũnda-inĩ ũyũ, nĩ ng'eni. Na nĩkĩo ciambĩte kũgĩa na nganja, irarigwo nĩ ithiĩ nakũ. Ũguo haha, nĩ hĩndĩ ciarehwo, nĩgetha itheremie hihi ũrĩmi ũyũ wa mbarathi mũgũnda-inĩ ũyũ.

Haha nĩ ũrabatara ũkorwo na ũmenyo wa ũrĩmi wa ngũrũwe, ũcoke ũkorwo na gĩthomo kĩgiĩ ũrengi wa magego ma tũkũrũwe twana, nĩgetha tũtige kũrũma nyina nyondo. Ũguo nĩ ũgũbatara, indo irĩa ihũthĩkaga kũrenga tũgego twa ngũrũwe, yaani tũgathi twĩho tũmũ, nĩgetha tũrenge kagego kau.

Nyonaga ũrũgamĩrĩri wa nyũmba cia mohoro, cia bũrũri ũyũ wa Kenya. Ngona andũ arĩa matigagĩrĩra atĩmaũndũ marĩa maramemerekio, nĩ maratwarana na mĩtugo, na mawatho ma ũrĩa ũmemerekia ũbatiĩ wĩkwo bũrũri-inĩ ũyũ. Ona ningĩ ngona, tarĩo o andũ arĩa, matuĩkaga a kũrũnga icũrĩ amemerekia arĩa mangĩregenyũka, kana manjie hihi gwĩka maũndũ marĩa mangĩrehe gũcambithia gĩkundi gĩkĩ kĩa ene nyũmba cia ũmemerekia na ũmemerekia bũrũri-inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ, nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa. Nĩ nyingĩ, aah kuuma nini, nginya o irĩa nene. Na koguo, ngacokia ngatho nĩ ũhoro ũcio. Gũkũ nĩ kuo tũthiaga, rĩrĩa mĩĩrĩ yatuĩka nĩ yarũara, rĩrĩa twaigua ũũru, nĩ kuo tũthiaga gwetha ũrigiti. Nĩ ũrigiti tũheagwo na njĩra ciothe, cia kũheyo ndawa, kana gũthecwo macindano, ona rĩmwe mũrĩmu ĩngĩtuĩka nĩ yaneneha, nĩ tũkũĩraga nĩ ũgũkoma, ũgagĩrigitwo, nginya rĩrĩa ũgakĩheyo rũtha wĩinũke. No kuo tũthiaga rĩrĩa tũgũbatara kũheyo ciana.

Kiriniki ici nĩ cia bata mũno. Kuona atĩ, mũtumia ohete nda, no nginya ũgima wake wa mwĩrĩ, wĩikare ũkĩroragwo. Nĩgetha, atigĩrĩrwo atĩ, ena ũgima mwega wa mwĩrĩ wa gũkuua nda ĩyo, na ningĩ aikare akĩroragwo atĩ, mwana ũrĩa akuĩte, onake ũgima wake wa mwĩrĩ no mwega. Nĩ wega nĩgetha amenyeke kana ena mĩrimũ, ĩngĩtuĩka ya kũritũhia ũkuui wake wa nda ĩyo. Na nĩgetha atuĩke wa gũtangĩkĩrwo o tene. Ningĩ nĩ wega amenyeke, kana no akorwo hihi na mũrimũ angĩtuĩka wa kũgwatia mwana wake, ihinda rĩa kũmũciara. Na nĩgetha agatangĩkĩkĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Oro hau, no nginya amenyeke ũrĩa mwana wake aikaire, atanathiĩ kũmũciara, nĩgetha kũngĩkorwo nĩ kũrĩ na ũndũ wa bata kana wa mwanya ũbatiĩ wĩkwo mbere ĩyo, ũtuĩke wa gwĩkwo. Na nĩgetha matinakore hatĩka-inĩ hĩndĩ ya gũciara, we na mwana wake.

Njiguaga guoya na kĩmako kĩĩngĩ mũno ndona ũndũ ũyũ, na ngagĩa na ihinda rĩa gwĩciria tu na kũhoya atĩ Ngai ndakanareke ndĩkore handũ ta haha. Ũndũ wakerĩ, nĩndĩyũragia hihi mũhũri wa mbica ĩno we ararĩ ha gatagatĩ ka ngahĩha ici ciothe? Na ngakira ngeyũria kana we nĩareyonaga e ũgwatinĩ, na kana hihi ona kana nĩaracemanirie naguo. Ngaigua kũmamakĩra na ngaigua kũmaiguĩra kĩeha, kuona nĩ wĩra mũthigari e wĩra, muoi wa mbica ĩno e wĩra, mũndũ ũyũ wĩ gatagatĩ ũtarĩ na uniform nĩwe itaramenya gĩtũmi gĩake gĩa gũkorwo handũ ta hau, na gĩtũmi gĩa gũtharĩkĩrwo nĩ thigari ici nĩkĩo kĩrĩkũ.